Aneno ka wuon paru gi chiegi obet e kom kendo gimako gazet mar nation kagisomo. Gazetni oumo wang' gi maokwanyal neno such gi lakini chalni gima gisomo omako wang' gi ahinya.

Magi jogroup achiel mar amani huanza na ukweli. Negin e tudruok matin to bang' kanyo giwachoni gibedi mondo gikao picha, koro ng'ato kang'ato okao nafasne maber ma goyo picha, jomoko ero oguom jomoko to ochung'.

Wuoyi moruako ogudu ero ng'iyo nyako maobet bute mar muislam, kendo nyakoni chalni wuoyo kode to wuoyi ni oketo ite owinjo wachno matut.